Arĩmi mahũthagĩra tũtege kũhũra ndawa, kana kĩnanda kĩngĩ gĩkuagwo mũndũ atukanagia ndawa na maĩ agathiĩ akĩhũraga, nĩgetha kũhũrana na tũtambi kũhũrana.